Ma duka maduong' mar jo safaricom, to aneno jok ma ochung' kagi chal joma tiyo gi simbegi e golo pesa ma eyor ong'ue yamo ma wanyalo dendo gi dho ngere ni m-pesa kata customer care.

Nam en gima ber kendo en gima kelo mor. Nam kelo mor ne jogo modak e aluora mar nam, gilupo kendo giyudo chiemo maber machalo kaka rech magidwaro kendo ginyalo timo kata ohandgi e dho nam kanyo. Giyudo pi maler kendo pimaler maok rum kendo ibiro yudo ka nam bende yuayo welo. Welogi biro to ok en gima githoro neno kata gima ging'iye to ibiro yudo ka gibedo mamor ka gidonjo edho nam nikech nitie yamo kata auka moro mafuyoga kata makudho sama gin e dho nam kata sma a en edier nam. Moloyo ni ka otiyo gi andururu to ibiro yudo ka mor birone mogundho nikech en gima ok ging'iyo tiyo go to kendo en gima kotiyogo to en ei pi to oneno ka en e chuny pi to yamo kudho makata pi bende tugo maka en gi paro moro mag dang'ni to ineno ka rumo nikech gigo kao pachi gikoro amora. Tokendo mar ariyo, en kido moro mar pith mokelo kido maber.

Anyalo neno mbalariany, dho wagunda luongo ni University of Nairobi, to aneno ranyisi manyiso tiga ni bathe koni kendo bathe koni aneo winyo ma waluongo ni ongowang'. Mbalariany nigi nengo ne kendo nengo mar mbalariany en pesa mogundho kata omuom, balang' man malo nmikech mond ogere mobed mbalariany ok en gima yot. En gima nyalo kawo kata piny owacho higa achiel kata higni moko ariyo mondo mi gee. Koro en nengo man malo to nengo mar ariyo mar mbalariany, mondo iyudo jogo duto ma osetiegore makoro oikore madwa chako tiego jomoko kendo eiye ka madwa puonjo ma wadendo ni jopuonjre. Gin be gin gi nengo ma mag gi giwegi kendo gin joma machamo osara ma mano be mana nengo to m,ondo mi ichak iyud jok matiegre mabiro e mbalariany ma oseikre mar tiegre, gin be nyaka gibed ni gin be gimn gi gineno pek mar chudo mawawacho ni school fee, mano be pod mana nengo.

Tij yugi ok anyal wacho ni en tich marach, to an anyalo wacho ni tij yugi ok ahero nikech muya mayugi golocha en muya marach, en muya maok ber engima dhano. Sama itiyo tijno biro chuni ni itiyo gi yedhe maduoko rem chien kata ibiro siko ka ineno laktar. To tij mukokoteni to en tich maber, ok anyal wacho ni orach, en mana ni luwore ni tijni idwa tiye kanye, to itiye eyo mane to itiye nang'o. Tij mukokoteni ber ka in iwuon in gi balang' ni moro ma inyiewo gi abich kata mohewo kanyo, mang'eny ma irito godo rowere ma biro kawo, inyalo deso negi, magin gidhi tiyo go to ka ochopo odhiambo to giduokoni kata kochopo saa mane uwinjorue cha to giduokoni pesani to gi mukokoteni to pile biro bedo kamano. To kopo ni in ema ichomo tijno, ni idwa tiye to iyudo ka obedo mapek nikech jok ma miyi tijegi thothgi gin jo ohala kata jo chiro to iyudo ka chudo gi bedo piny sama chudo ne nimalo to odwa ni okaw matoka mondo oterne gigi piyo. Koro chudo ne nipiny to osigo be pek. Iyudo ka koro sama itero osigo to iyudo ka nitie gode ma twenyo seche moko bedo ka hewi. Koro en gi achiedh nade kendo en gi pek.

Tij suko dwaro tiegruok to ka pok itieko tiegruok, sama in e tiegruokcha kuong ipenjri ni to an ng'a to adhi kanye, to ang'o momiyo atiyo tijni. Mano oromo duoki nang'o, in ng'at ma onego bed ni yawo chunye, ng'ama mamor. In thuolo gi ji tee. Ok idhi e tiegruok mondo isuk ng'ato achiel, to tij suko be en tic h ma ng'ato ok tim dichiel, obiro biro mondo isuke to kiny, kaka iruake kawuono e kaka kiny pod oduogo. Koro ochalo tich ruako welo, ichalo japuonj mapuonjo nyithindo kata ng'at ma rwako welo e magawa. Koro sama isuko nyaka ibed ng'at maler. Kama isuke to nyaka obed ot maber, nyaka ibed edho ndara, dho ndara nyalo konyi nikech en kama ber to kendo en kama ji neno ma inyalo landori to mopogo gi landruok to itiyo tich maler ma kata kang'ato oneni oko kocha to onyalo kelo wadgi kata wadgi nyalo penje mondo okele. Bed gi gik mamagi ma inyalo suko go madwarore, ma onego bed ni ing'eyo kata ka ne ia e tiegruok. To nyalo bedo kata ni chan kata mar pesa nyalo miyo kik ibedgi gigo to itemo, mar ikaogi kata matin matin. Kik ibed ng'at ma ing'iyo iyi maloyo tiji but ibedo ng'ama be nithuolo. Aparo ni.

Gigo duto man gi nengo kae en kaka pesa ma aneno ka, en kaka ndiko ma aneno ka ondik kae be pod en pesa ema omiyo ondik gigo kanyo be ema ondiko en nengo. To aneno namba moket kanyo machalo mar ong'ue yamo kata mar simu mar m-pesa, ma inyalo goloe chiwo mari. Nambano, loso nambano kata mana nyiewe be pod mana nengo. To anyalo neno gima chalo kaka kuma pesa logo nitie en chondo mar chiwo be mapod chalo kaka en pesa emano loso. Ma be pod en gi nengo.

Anyalo neno ot maber moger kendo kendo owir maler, to odni chal en bengi kata sako kata kar riwruok ma waluongo ni chama, ochalo joma chiwo bende gowi manyalo miyou hola to anene kochalo kama be keno be inyalo bedo ni ikane e balang'

Kaluwore gi kaka awinje, tijni en tich mayot, moloyo ni kuom jopiny okelo yot kuom jopiny nikech sama japiny dwaro baruwa mar nyuok kata kipande, gimoro amora ma japiny dwaro kuom piny owacho, bedo mayot nikech en gima tek chopo kuom piny owacho mamalo to bedo mayot ka iyudo ng'ama machiegni ma inyalo chopo bute ka in gi mbui kendo buti machiegni. Koro gimoro amora midwaro inyalo loso e sama idware eseche ma idware machalo kaka ombulu, kata kipande, kata mana barua mar nyuol. Gimoro amora kata mana ka koro inyiewo lowo koro idwaro barupe mag lowo, kuom piny owacho to bedo mayot ahinya mondo mi ilose kowuok kuom mbui.

Tijni jok matiye gin jok ma hikgi ni malo. To ka idwa chako tijni ka ing'ama rawera kata ka ing'ama hike nipiny to anyalo miyi paro kata anyalo miyi lony moro kata maling' ling' ni kidwa tiye to tem manyo jok mahigi ni malo mong'eyo mang'eny matut elo sirkal kata piny owacho machon nikech kata mana kitwa gi timbewa kaka piny luo, nitie ibiro yudo ka itiye gi lwedo toitiye eyo ma nyachon koro biro chuni ni mondo ing'e gigo gi nying gi gi kaka inylo tiyokodgi eyo manyachon. Anyalo neno okumbe, anyalo neno otete kata atonga, anyalo neno orutu mabe iloso mondo mi ilose nito ilose gi piend ng'ech. Anyalo neno gik machalo kaka kete ma wanyalo luongo ni luth, to anyalo neno kata mbero mabe olos gipien dhang', anyalo neno ranyisi manyiso picha moro machon ma wanyalo luongo kata ni black and white gi dho ngere.

Gik mani gi nengo ma anyalo neno, aneno otas, ma ondiki eyo ondik eyo ma wadendo gi dho ngere ni kompiuta ok otimne photocopy. Ma ondik ni menu to aneno ka ondik chae kanyo ,ondik gik ma, gik mang'eny man eiye kanyo ma ondiki, to gi nengoni ma otasno ndikoneno be en gi nengone. To otas moro be aneno e bathe mondiki ni till no, mano manyiso ni ka a en magawa ma kidonje tichieme to kitieko chiemo to samoro inyalo koso inyalo bedo maonge pesa e mifuko, to sama in gi pesa ee ong'ue yamo to inyalo chulo e nambano kokalo e nambano ma mondik ni til to mondo mi ilos nambano, en nengo, en gi pesa, to mondo mi ilos otasno be be pod en mana nengo. Mondo mi imuone kanyo gigo momuone kanyo be pod en mana nengo. To kama omuone be en kor ot, kor ot aneno ka owir rangi marachar be pod mana nengo. Kor odno be ne olosi kendo olose maler, mani gi nengo ne.

Anyalo neno ng'ato ka omor kendo lenda wang'e buonjo, to ng'atni ochalo kaka ojatich matiyo ma ochal ng'ama golo boks kaketo osike kaketo e gari kata ng'ama golo ei gari katero eiot nikech aneno ka ot be nikanyo machiegni. To onyalo bedo ni otiyo tich ekambi matiyo tich moro mawadendo gi dho ngere ni pasel kata onyalo bedo dereba mariembo matokani kata lori. Samoro be onyalo bedo manamba mobiro kawano gigi mondo olor dhoot mondo gidhi e tich kama owinjore otere misikego.

Gigo makelo mor en matoka, matoka kibiro michopo e stend gikwe, en gimaber kendo kiidho matoka midhi kama ne idhiye michopo gi kwe kendo be bedo gima ber kendo kelo mor. Sama chieng' otuch ma piny oyawore, en gino maber kendo en gino makelo mor to kata ne dhano to kata ne lee kata winy iwinjo ka mor kapiny oayawore ma chieng' rieny. Anyalo neno nyithi sikul, nyithindo moa somo to chal ka gima giwuok gidhi e yueyi matin kata giloro sikul. To mano kelo mor nikech oyudo ka en gi fuong'ruok kata onyalo yueyo sama koro odok pacho. Odok neno jonyuol, en gi mor.

Ma jatend piny machon mar Kenya, en jatend piny mar ang'wen ma iluongo ni migosi Uhuru Mwigai Kenyatta. Ng'ani en ng'ama nigi huma kendo huma mare nimalo nikech otiyo higni apar motieko to mondo iti tich mar bedo ker Kenya ka higni apar, ok en gima yot. Nyaka ibed ng'ama nigi huma kata ng'ama nigi nengo mare, ok en gima yot mondo ibed kama koro obedeno kiwuoyo gi jo fuambo kinyiso jofuambo pachi. En ng'ama nigi nengone kokalo kuom kom mane otiye, kokalo kuom tije motiyo, kokalo kuom kata anyuola kama oaye, en ng'ama nigi nengone. Kokalo kuom kata jok ma en go kaka osiepene, kata jok ma gitiyo go, en ng'ama ni gi nengone. To kata mana nyaka sani en ng'ama nigi huma motegno. Kata mana ker ma wan go sani, ne en go kendo ne en jatende manetiyo eluwe etoke mamano pod en mana ng'ama nigi nengone.

Ma chalo ng'ama oyudo masira moro mar ndara kata masira ma ding'ad kata tiende kata madimone wuotho emomiyo obedo kanyo okete e gima dhire. Ka mondo olaw kode kar thieth mapiyo piyo to kata joma oluore kanyo king'iyo kaka range to ochalo ng'ama masira moyudo ok en masira matin, en masira maduong' sana. Omako ji gi wuoro newach kata inyalo ng'iyo miyo ma oting'o nyathi e dier ng'eyeno., omake gi wuoro sana kong'iyo. Koro ma en masira mar ndara kata masira moro maduong'.

Ma tij bengi ma waluongo ni Equity to osekelo ber mang'eny engima dhano kendo ber mang'eny, jogo ma jopur, jo ohala jogo machamo kata osara eyor sime to okelo yot newach iyudo ka sama ochuli osara kata sama iyudoo giri moo maber pesa ni moro maber mane itoyone kamoro kata sama giri moro ikano pesani moro kamoro e bengi to omiyi yot kitiyo gi yo mar simu manyasani ma inyalo kata gole itiyo kode kata eot kama intie kata inyalo ore ne ng'ato man mabor maok idhi kanyo kendi iwuon.